Ee kigira apuo aimaki ano kaji iko lairemok lemurua pemusu ajo kemir endaa tiali tosokoni enkuapi eboo ore ena naa ndakin naimiri tiatua enakop aang ekenya onkwapi eboo ore lairemok tiarua nkishu na kemiraki ake kulo kastomani lotii atua nkishu neaku ibungaru si lairemok iltururi kumok opaasha petumoki atimir ndaki enye tosokonini ekidim si kulo iremok atimiraki ndakin enye wuejitin sapukin anaa super market ishoo wuetin nainyangu ndakin tesiokinoto akidimi si atim indakin enye eimu oloingangi a itoduaya ndakin napuo amir emirare osokoni ore oelotu emirata ondakan teboo enarikino neeta oltungani licence nitunia timirie nona dakin inonok intumia si di kuja dakin ino toloingangu petumoki atadua ajo kaa daa iyata nitumoki airoro oninche pebaki inadaa tesiokinoto akeretoo sinye serkali metimira endaa enye ashu ibungare loshon leboo neaku eretoto sidai

Kegira aimaki ajo kaja inko piya irmashungwa linonok tanzania aa amanya nanu olosho lekenya ore eninko peintabaga ira eselenkei ira orkijanai ashu ira ake likae tungani irmashungwa linonok tanzania ingasa adungu enkardasi naji license ashu permission nikincho timira laduo mashungwa ingasa aaku idung tenkampuni ekenya aa enarikino niata nkireti sidain ashu irbokisi nilo apik irmashungwa linonok metaa ketii ake ninye hali sidai atan ituebaya osokoni ore si pelotu esiai orbaribarani na ngarin kintumia ningoru ngarin nabolo peminyala ashu angoyu itubebaya osokoni enarikino si nidung mpala tenewoi narish kenya otanzaia mpala nikincho nijingie idiewueji ntadoki naa ele mashungwa ashu eletungani liyaita teneeta osokoni lingira aya ntabaki terishata naifaa amu iyiolo kuna tokitin nauni na kesieki ainyala enarikino nimbunga eletunganu olo ainyangu amu ira naayie olekenya ntau si shoriesho ololotunganak lingira amirami niyiolounono oleng.

Aa mairiamari nabo onabo palo aotaduaki ajo kanyio esidano eunisho petumi ntokitin nayieu iltamoyia aa ore naa tene na esiai osipitalini ore ntokitin nayieuni tene na ntokitin osipitalini engasa aaku keyieuni ildakitarini ariyak oisomea enasiai pemeponu ainya biotisho olorere ore enkae eare na matejo eyiauni irkiek oidim aishiiunye nkabilaitin pooki amu meoltungani oishiunye me oltungani obo olotu emaduo sipitali elotu olaata biitia nelotu olaata akeyie arashu elotu duo ake oltungani oya enkongu neaku kifaa oeetae irkiek pooki eyieuni neetae imashinini nareto ildakitarini metaasa esiai enye tenkariano enaa mashinini naitaya oltungani lala mashinini nadanyieki ltunganak ashu kuna naipimieki osarge nenare neetae isirinkini oudieki laduo tamoyia eyiauni neetae naduo tokitin naishopi tonkaik eyiauni si meeta ildakitarini noshi kilani enye maishop peyie meponu aibungare seseni lenche loltamoyia peibooyo emoyian.

Ee Mariamari taa naboonabo paloaliki enaa agirai aikilikuani ajo ishomo akata entumo naikilikwanaki ltunganak esidano ontokitin ohaki enye na kanyio ntokitin sidan natayiolo atangasa ayiolou ajo eetae oshi entoki naji sheria na meeta pooki toki nemeta sheria naitasheki matejo enkop keeta nkopisini sapukin naitasheki enkip netii si aitoki ore pekimbungieki ingira aretena aibung kuja sheriani natipikaki na ilo ainepu keon kiteenaki enarikino si entoki natii haki amu ninye naati ake enkanyit ake napolos nkishu anaa enatejo apa olaiterubenkop akeetae ai ashomo entumo emakini ntokitin emurua anaa nai ena nikijo community neeta haki enye milo nai ashomo alo adung irkiek itu ingasa aimaa mbarikinot eserkali ashu iko ainyal nkariak ashu ilo apik oltaka enkalo nona ariak.

Kigira taa saisi apuo aimaki enaiko ashu alimu olkiti ilkuak latangamua paaku olonyor olmanyara tiatu kila enkolong aii. Ore taa dei olmanyara naa ninye ejo lashumba environment, naa ore oshi taata netaa ninye eshida anatoki ena anaavile nabelekenye loing'ang'e, etaa mitumoki oltungani ninye atayiolo rishat, mekore iyiolo nkatitin enaasha, miyiolo nai ajo olapa lapatin oji kesha taata te ale apa nebuarr teale, olapa le nkijepe ale, aa euwuo ana kibelekenyata e loing'ang'e ainyal, naaku ataa nanu obo otonyoraa olmanyara te pooki olong' agira ainguraa tanaa kaibelekeny, aunito ilkeek oleng pee eitobirr enkijepe ashu eituku enkijepe e loing'ang'e, ninche oituku nkijepe e loing'ang'e, neisho si dii enkopang metashaki aasidan ore inkariak sidain neyau sii biotisho sidai too ilparakuo ashu too iltungana oomanya inia murua ashu enkop oolkila orok, naa ore sii enkae toki naa esiai oolameitin, ore peyie eibelekenya loing'ang'e nemut inchoo ang' aaninye king'or yook anaa ilmaasai, neaku angas aaku ara nanu obuo looltunganak ogira aingangana ainguraa te pooki olong' anaa kaibelekeny ena siai eloing'ang'e, anaa fenye naewuo ainyalaa peeret ilmaaasai, neret dei pooki tungani oishu otii atuia shumata ele ilshoni le nkop.

Ee mairiamari nabo olainingoni lai kaiko ilturuti tenapata ondakin enye tenebo eroroto ore enapata na ena teninap tondakin endaa enye ore eoroto na enoshi niko apik kulingana wesapuko maimaki enapata ekitunguu ore enaaa kulo tururi enaare neeta ngarin nabolo kurum petum kuna dakin enkijape matejo kitunguu kiiamki tenkaraki eoroto eetae irnyanya ipik anaa looto ashu litueku ashu netok etii olchamba etii kuna kitunguuni kake nkuktitik neetae nkutiti neetae sapukin ore oelo enasua elototo orbaribarani eyieuni neetae irbaribarani tenaampuni eyieuni enaampuni peeta laasak leisia etum naduo yiounot enye neyieuni nias amy ninche napuo aitabaya kuna tokitin amu eyieuni nelaki olepeny enasia neaku idol ajo.

Aa mairiamari naboonabo palo aliki ajo kaiko peilepunyeki tumoto osokoni lonkirik onkishu matangasa ajo esiai ekunaajijik nayiengishoreki naji slaughter house ingasa aaku lasima peilepunyeki biotisho ifaa neaku ltunganak lakusok nituki naduo ajijik amu wuejitin nainyikita endaa epuoi si arwt laramatak petum baataobkishu enye nepuo atum biotisho petumieki nkirik sidain peilepunyeki osokoni lonkishu tiatua kenya olosho le boo matejo orok pooki ailepunye osokoni lonkirik ore si kuna kirik na kepuoi aitaas nkabilaitin kumok aketii nkirik napuoi aikum aitaa ntokitin naijo soseji na kenarikino nigeri ltunganak qriya peilepunye esiai onkirik eyiolo naa orkasi nifaa si peeta ropiyani naitosha amu meeta orkasi olo aitobirari na keyieu si enkaina eserkali epuo aretoo keyieu si kuna sokonini onkirik neeta.

Mairiamari taa mainyiaki aliki ajo kakua osekin intumia pee itum isokoni sidai neilepunye faida oo ntokiting inonok, ore nanu naa kara olaramatani aa aramat inchoo nara sii dii olairemoni amu arurisho, ore matang'asa aimaki inchoo ,naa ore enaiko paatum nanu atum osokoni sidai nailepunyie efaida oo ntokiting' ainei naa ang'as ninyee aaku ebung'a oshii taata intokiting' impekuni netaa kamirr intokiting' eimu kuna simuyi sapukin, aa kalo apik nedol iltung'anak napik oloing'ang'e metadua dii iltung'anak pookin oota kuna simuyi sapukin neeku elepunyie nedolta iltung'anak impekui sidain, neeku egira aagira ailepakinyie pii pii osokoni oleng' toonaduo tokitin ainei, aa ore sii dii indaikin ainei enyanyuk akee wenaduoo naimakaa oo ntokiting' oontare aa alo dii sinche apik kuna simuyi napik oloingange metadua iltung'anak pookin neeku epuo aadol ajo kakua daiki aata, kakua pekuni aata oo ntokiting' neeku idol ajo kaagira ailepakinyie osokoni sidai oleng' neeku ore sii dii enkae toki nagiraa ayaki osokoni naa entoki najii empeku, ore empeku naa engasa aaku kemirr ninye entoki openly itu imirr iye engasa aaku ore taata intokiting' naata empeku naa emirrr atee, ore iye teniyieu osokoni naa pee intasho ake nipik nepiki iropiyiani enaa niyeu iye oladuoo aramatani, ekaitumia dii sii ingurupii apik inaduo pishai oo ntokiting' pee etum osokoni.

Agira taata aikilikuan ajo ishomo aikata agelisho, naa kainyioo esidai teniyas ena, esidai tenilo agelisho oltungani amuu eyau entoki najii demokrasia, aa eishoo iltungani meetegelu oltungani lenye makeon, anaa siasa naii amuu igelu olsiasai lino likinyorr iyie olokunya ashu lieta libakinore ashu oltungani ake iyie duo liyeu lincho iyie ena kuraa ino. Eisho sii dii ena gelare oltungani meilepunye oltoilo lenye metoning'i, nelimu naagira aimaa tealo enkishui enye ashu induat nai naata ninye, naaret olosho pookin. Ore si dii engelare naa keyau intumoto oltungani meyeu ineweji agel oltungani oyeu, oyeu ninye oladuo tungani. Ekeisho si dii iltungana metegela ajo kaa abila elarikoni ale, naaku keatae larikok torrok neatae, illarikok sidain. Ore sii engelare naa kepaasha amuu etii ngelare nalotu oncheriani enche ashu ahaki naaku keicho sii ltungana metusuja. Ekeyau sii dii ingelare enkibelekenyata tealo inia murua, ekeilepunye sii dii eseriani neau naboisho.

kigiraa taa saaizi aapuo aimaki ajo kanyio esiai oo mpisai millionini uni nalaki sukul eshumata oshi e Nairobi oree tee ena na University of Nairobi keengasaa aaku sukul ena sapuk olosho le Kenya ninye narikito ore ena sukul naa keisaidia telaata olmalimuni inaa peepuni ninche iropiyiani alaang inkulie sukuulini , naa ore ena sukul naa kelo aisaidia ilaisumak metaasa enjurore nagut nelo sii duo ena sukul aitayu ilaisumak lengeno eshumata ore sii ena sukuul na kelo aishoyo inkoosi naagol oleng naiko meilepunye lecturers sininche ogolie neeku ina peelaki ninche inkulie ropiyiani naati shumata oree sii ena sukuul na elo aikong ilaisumak oisumate tina sukuul menotito enkibunga ninche osirikali aashu oltunganak oisumate aashu iltunganak loo nkuapi eboo neeku enkoitoi ena naret ninche menotito orkasi te siokinoto ore si dii ilasumak oisomea ena sukul ee Nairobi naa eishoo ninche metipika enkeju nabo dukuya epuo aatum ilkasin anaa naji teinterview tenkaraki eisumia naa sukuul sapuuk olleng yioloti tolosho lang le Kenya eishoo si dii ena sukuul iltunganak meshomoita aas enjurore eeatua neisho sii dii iltunganak meinoto engeno oleng tiatua ena kisuma enaa sukuul naji enee Nairobi.

Ore tee nanu naa Kara nanu olaturoni sapuk oleng tolosho lee Kenya neeku edim naaji atimiraki irparakuo lee murua ilchoreta oo tayiolo Ajo etunoshe ena irpaek ena enkae daa ena maharagwe edim naaji atipiku orkompe oltung'ani openy ainosa neeku edim do naaji eyie ainosa enaduo daiki enono edim sii atimiraki esokonini nikimanita ashu enolosho lee Kenya metamanai endaa tolosho pookin lee Kenya edim sii naaji atimira endaa eno ebungare iltung'ana lolosho lelatia enaa olosho lang lee letia lee Tanzania ena kulo akeyienaibungita orpolosie lee Kenya enaa enkop ee Uganda arashu Kuna kwapii orkila orok edim naaji atimira endaa eno atimiraki elaisotuak akeyiee pookin edim naaji atimiraki ilchoreta neeku keboloki sokoni oleng aidim sii atipikie iltururi likishulakino ilchoreta naidim atimiraki ena Kuna ambunini nainyiang'u endaa enaa ena anaji ene cerials olosho sapuk lee kenya

Ee ee atushukunye taa alo aliki bei kingira apuo aimaki ajo kabei ekatikati itum tendaa ashu tonkishu inonok aa angasa ndo matangasa aimaki nkishu ore nanu nakara olaramatani lonkishu etaae kuna kuna naata empeku neetae kuna naati abori ore kuna kishu empeku meetai lasho leye odounye nkalifuni onom akeyie omepuya ip ataa itum ambaka loingok omiri milioni neaku matejo ore bei ekatikati na nkalifuni ip ambaka nkalifuni onom aa ore pelishukinye endaa na itegemea osokoni ashu rishat nagirai amir ena daa ore peaku meetae irpaek na kilep bei enye anaa enaji ore pekumoku ndakin nedoyio beu matejo irpaek maisho katikati nkiek are ambaka uni orkunia ore si tenelotu orkuo ore kuko oibunga empeku meetae olodouye nkiek tomon matejo ambaka nkiek tomon okuni kake ore ormeregesh neraa nkalisumibonom ambaka nkalifuni ip are anaa eneloito embeku enkop.

Ee kigira apuo aimaki kakwa nyamalitin iimarwbingira aingoru osokoni matejo nai ashu osokoni lindakin ore nyamalitin nabo na miata nai abari oladuo sokoni na kengasa aaku enyanali ina enyamali sii amu myiolo eneti enasokoni nakainko pilo amir kuna tokitin inonok eetae si enkwatata ilo amirare kuna tokitin nelelek aa neton aa ngejuko ashu onkukie sokonini sapukin kiata si nyamalitin torok aa kisho kuna dakin epuo abaya osokoni atan aaa biot neaku idol ajo shdia ekelo si naa nkasarani iko aya osokoni kelo nijo alo nilau irkastomani amu irua emiritae ashu nepash ltunganak oleng ore pemiyiolo atimira kuna tokitin inonok nelo atum shida enyamali si enimiata ropiyani amu indim ailepunye enabiashara ino ilo amir

Ee atushukunge alotu aliki iim impoosho tolchamba lino kaja ino keyia olchamba lombpoosho nanyori ore mpoosho na eetae mbekui kumok ashu nkajijik ompoosno eetae noshi pekui neetae nanyokie neetae kuna sikitok na ninche enyor ltunganak kuko karsirsi aa enaa meeta entoki nikilepalinye enkitoki mikipej orgoo neaku ore mpoosho kewta nkabilaitin ore mpoosho na nyori na intumia anaa endaa esiai nabo ake elo aas ana nkirik enalekimoto ompooso tolchamba neaku kengasa aaku esiai sidai tolchamba nelo siaki endaa toladuo tunganak linonok neaku ore mpoosho elo sininche anaa entoki naji quality amu ore engolon na kitegemea ajo kaa poosno amu ore emposho nanyori nimintanyannyukie entuleleli alang enkae ata enda Keri nijo

Aa ore taa tene kipoito aimaki amaa temurua etii ntumoritin nashe ntasata orkijanani ira iyie obo lenye, aa lre taa ena na nchoo maimaki tenkutuk ekingeresa aa organisational enaa enimibungare ninche serkali etii wuejitin nagira amir ntasata welelero aitngen siaitin naa kulo lenchetaee nintengen esiai naitobi ore ntasati nintengen enkisuma metaa yiolo enkigeroto neyiolou enitengena neyiolouni si aimaki anaa namuka nepuo arip nkilani neaku nepuoa aifunza noyieyio tesia eyiarare neaku idol ajo epuo ailepunye irbarnot onomama tonkaulele mpisai napuo aibungir laduo mareita enye ataa sinche nepuo serkali areto metayiolo ntokitin kumok